Keidim ilaremok anoto edupoto sapuk teneitumiya esimu amuu ore entoki nabo edukuya, naa keidim aitumiya esimu anaa enkoitoi esokoni, eidim aitumiyaa esimu naaji tenatoki naji social media nemir intokitin enye temidia. Ore enkae keidim anoto, keidim sii airoro ilairemoni obo olikae eitumiya esimu, eidim airoro te sms eidim atooshokinoto esimui, ore enkae naa keitumiyai naa mpesa naa esimu enkoitoi esimu eitumiayeki, naa keidim aitumiyai esimu alakie ntokitin nainyang'u, ore enkae reteto naidim anoto te esimu naa inchere ,keidim kulo iltungana sii anoto engeno aa enkisuma eimu naaji youtube tenilo youtube niindim sii iyie atipika enpeej esimu, niisum ajo kaji eiko teniyas yas enkiremore nadupa, enkiremore ekuna olong'i, naa ekisasa naa teknoji, eidim sii aitumiya esimu aataa keidim anoto entoki najii network sshu imbung'are ilkulikae tungana le murua nabo, nitumorere naji matejo enkikundi e WhatsApp neaku ketumore ake lairemok naaku keyeu nichi aitumiya.

keisapuk ena siai te nkop ang amu, ore oshi enkop ang nemikitum iyiook enchan anaake, niaku aikumok ilturot, keetae ilturot kumok, ooturi, itur olturoto oshum enkaere, intoki dii ninye naaji nijo alo, nineu ebarbal, natushumua enkare, neeku nena ariak eooki naaji te nakata entoi. neeku, eisapuk ena siai naa keret iyiook ena siai oleng amu ,ninye kintook inkishu, ajo naa sii nanu naa ontare, neok sii ninche iltungank, neok dii ninye ampaka nguesin entim, neeku ore ena shumunore enakre, tenitur olturoto oshumu enkare, naa eramatere sidai oleng tolosho. eramatare sidai tooltungnak amu entoki ina naa enkoitoi ang nikishumie iyiook inkariak ang amu mikiata iltankii. ajo sii nanu nimikiata ilmuferejini. ena enkoitoi iyiook niki preserve ashu nikishumie enkare peeok inkishu, neok intare ajo sii nanu naa iltunganak amapaka nitoki nguesin naa aok entim.

Ore ena pisha naa orais le Kenya lionguan aa Dr arap ruto samoei. ninye ele egirae aapisha, olturur oitasheki aa egelare le IEBC.enapaelong kata twenty twenty two olari loo nkalifuni are o tikitam waare. naa ore tene nishooki miroro pee idipi aatolimu ajo ninye loimua te gelare, apa natooshoki

ore enaiko ilareok pee itadoyio garama natum terishate enkesare oo daikin olchampa, naa ore ene dukuya neng'as aatumo aitayu olturur lenye, peyie etumoki aing'aru ena siai, tenebo amu tenias anaa olturur, netum tooropiyiani kutitik, neitadoyio labor cost ashu kuna ropiyiani duo naajo duoo peesie ena siai, ena enkesare. ore eniaare naa pee eing'oru duo kuna mashinini anaa iltinkai anaa nena tokitin pookin ina abila, anaa tenakata ore emashini nedung' enkabno, nedung' enkano, nedung'oki orori neitadoyio inakata garama, amu keeku kiti garama. imasaa naashumie edaa esidai pee ming'iala, ore enkae keifaa sii neing'ou kulo airemok, ning'oru sokoni, ilainyiang'ak lekuna daikin eton etii olchamapa. metaa kidim naaji, neeku lelo ainyiang'ak oopuonu aata garama nakesunye. kidim sii kulo tunganak ning'oru ntokitin naashumie eda pee ming'iala, tenelo naake neeku etitu etum sokoni aasioki, netumoki aatushum idaikin enye, pee meingiala. neitoki sii ainguaraki sokoni kuna daikin.

ore ena siai natii ene, naa enkesunoto oolpaek, arishe emashakuai, ena nanpiata orpaeki, ormapeepei. ore pee ebulu irpaek aabaiki erishata anoto pii netoyu, naa irik oltungani emukunta ning'uraki matejo naaji emushmaa, ashu enkiti shata, napi dukuya, kiti naidorop. enkiti naba anaa, orkimojino. erisiore olmushumaa, ore ena, mashakuai naitoipo, nisuroki dukuya, dukya pii ena kalo e masusu, nnkurtutaa aya dukuya ang'er kuna benek naitoipoo emashakuai, naa ekiyietu too nchot pookin ang'as abolo, ele mashakuai oota irpaek, paa iing'ilu, ore pee ing'ilu ninang'aki ebeshen ele paeki amu ninye naaduo oletipat, nintoki alo likae paek aiko nejia, neeku nejia ikoni tenitayuni kulo paek tiatua, tenitayuni imashakuani, aaarish olmapeepeni. neeku teninepu naji oltungani aikunaki nejia naa keyiolou neidim ataasa nejia.

Ore ele orere otii ena pisha naa kajo kenkera esukuul ashu iltung'anak ooti aa youth ore kulo tung'anak netii naaji matejo uh kajo ke kee kempira eetuo ajo naa sinanu naa arashu eetae duo pi entoki naitutumo tenebo enaa naaji seminar arashu entumo arashu sukuul sports ena naponu arr empira enkiguran neponu atumo tenebo etii orkijanaiwentito neeta inkilani naanyanyuk naigero naata ilomon onyaanyuk tenebo neeku ninche lelo netipika olee uh egira aitodolu uh ishara anaa duo naaji ashu ormonokie laa leseriani amu nejia ikoni tene ore irkimojik aare neitodolu ajo eseriani neeku nejia nanu aidim ato inatoki nanu atodua tena pisha.